Fertilizer ya DAP nĩyo arĩmi aingĩ mendete, nĩgũkorwo nĩĩkoragwo na nutrients iria ciagĩrĩire harĩ mũmera rĩrĩa wĩ mũnini, tondũ nĩũkoragwo na nutrients ta nitrogen, ĩrĩa ĩteithagia mũmera kũgucia nutrients ĩngĩ kuma tĩri-inĩ, nĩgetha ĩhote gũkũra ĩna hĩnya ũrĩa wagĩrĩire, ũrĩa mũmera ũbataraga gũkũra nĩgetha ũhote gũkorwo wĩna na maciaro mega, rĩrĩa ũgakinya ihinda rĩa gũciara maciaro maguo.